Kae karango taneno ka geche ochung' kendo kanyo en kanyo miluoke geche. Koro e taon ntierega, jii mang'eny oyaoga ohala mopogore opogore. Koro ohala achiel madhi maber ainya e taon enga mar luoko geche kendo en tijno makelo mwandu kendo okelo nengo. Kae be karango taneno ken ndara token, ndarano beokodich ainya kata kamano en ndara maber kendo ndara maler ainya.

Aneno ji ariyo ng'ano jalno maduong' gi nyathi, mae aparo ni en nyathi gi wuongi koro en ga dwaro kendo en ga gima ochuno ni ng'ato kochiewo gokinyi nyaka oruth lake, rutho lak en gima ber kendo en gimaketo lekewa bedo maler kendo konyowa mondo kik wayud twoche koro kae aneno ka ng'ani jalni osekawo patik kendo koro opwonjo nyare kaka onego ruth lake kendo koro kendo mano en gimaber ahinya kendo gino maduarore

Dhano ka dhano niga gimidhieche mopogore opogore. Iyudo ka dhano ok chal. Nitiere jogo ma inyuolo ga ka nia nia malong'o to jok moko be inyuolo ga kani ga gi tuoche kor tuo en ga gima bedo ga e ngima dhano kendo ok en ga dwaro ng'ato kata e gombo mar ng'ato. Koro karango kae taneno ka nitiere nyithindo go ma ong'ol kendo ok nyal wuotho. Koro kata kamano olosnegi kom maginyalo tiyogodo e yore go mad wuoth kendo koro ketonegi yore mag wuoth obed mayot mondo gin be giwinje ka jok moko kata ok gin gi nyalo mar wuoth. Koro mano e gima bire pacha. Kata kamano be aneno ka nitiere jogo masiro gi kendo koro konyogi kuom dhiro gi nikech sechemoko riembo gini nya thago gi kendo nyabedo matek ne gi seche moko. To ka gin gi ng'ano manyakonyogi e riiembo gi kendo tayogi e yo maber to konyogi kendo jiwogi e yo makare.

Mokuongo aneno jalmoro kochung' kae gi ndo, kendo otingo' dasta mare e lwete kata kamano bende koro ene tap kendo koro ochiko pi, jalni nyakabedni koro odwathi lwoko ode kata nitie kama odwathi lwoko kendo koro ochomo pi odwatiyo godo go dasta kata gi lwoko odno mane mothi losono

Kae aneno jalmoro kochung' kendo gi pacha aparoni kae koro igoye picha, koro tijni mar goyo picha en tich matinde iyudo ka ji odonje nikech en okelo nengo kendo okonyo ahinya jogo manie yoregi mag dwaro. Koro ng'ano kogoyo pichini mangenygo tonyalo yudo pesa monyalo tiyogo tijege mopogore opoogore. Sani iyudo ka ji mang'eny mokuongo rowere mangeny ohero goyo picha koro mano en gima kelone jogi jogo picha pesa mang'eny koro en tich maber ahinya, kendo anyalo jiwo ng'ano ma ong'e tich mondo otim tijni nikech nyalo kelone omenda matin monyalo timogo achiel ariyo adek.

Magi gin gigo miluongo ni onias. Onias gin gigo modak ga e chuodho kata kidwaro yudo gi en mana nyaka idhi irang mana e chuodho. Jogo maniga e nam iyudo kaka dhi ga kuonde go mani gi pi matin to chuodho ng'enye. Mage e kama inyalo yudo gi e yo mayot ahinya. Nikech kanyo e kama gidakie kendo kanyo e kama giyudore. Koro onias gi itiyoga godo e yore mag mako rech kendo iketo ga e dho olow. Koro gimokuongo nyaka ing'e kaka inyalo loso olow kendo kaka inyalo chike e yo maber. Koro ikaw ga onias tikete e dho olow alafu ichike e yi aora kata e yi pi manigi rech. To koro rech dhi biro ka dwa chamo onias nikech onias en chiemb rech. Koro sama rech obiro ni dwa chamo onias no to odhi moko e dho olow to koro idhi nyalo mako rech no.